Ore enadaa, naa irmosor loitukutuaki, onkulie naji sausages. Ore ena irmosor enikuni penyai, ila abel oltung'ani idipa aitukutu, nintai nena kabobok eoriong'. Ore peintai, nidung' tekatikati, arashu aiper tekatikati. Nipik naa entoki naji kachumbari. Na ore kachumbari, naa irnyanya otudung'dung'oki okitunkuu, nepiki shumbi, arashu nikintokini apikaki ina tomato paste naibung'ita ele tung'ani. Kore si sininye sausage enikuni peenyai, iperri ake tekatikati idipaki aisusuo. Niperri, nepiki ina kachumbari ,nikinchori taa tama.

eutu naa ena olturrur ,lolarikok opaasha ore kulo arikok etii olgavanai liapa le narok netii ole sai ore netii sininye olarikoni le kenya oji Ruto naa keutu kulo arikok pookin egira adaa nenyaita inkirik naa ore oshi inkiri eyiolo ajo ilmaasae onyorr inkirik oleng naa kore sii pintoki adol ishopote enkishopo naishopo oshi ilmaasae naku eutu ena ajo egira asuj irmaasae irkuaki lenye.

ore ena siai naaa eutu enkitok naitobirita engarri etaboloki dukuya engarri neeta ena tankile e spanner nagira abolie arashu aikenie ilbolti lotii ina garri naa kore teniyieu nisum oltung'ani ena siai nilo sukul nilo agelu course naji automotive engineering naa keisidai amu ore pepuo aas sininche intankilen naa kelo aisho esiai nelak sininche petum aijitegemea.

Adolita oltung'ani, ogirai aisimaki metijing'a engari. Nadolita sii oltung'ani oishopito inkilani naijo inoolpolosi, ore ebaiki neyaasa ele tung'ani enkaruo, arashu etii emakosa nataasa, neaku egira apik engari olpulisi pee ewuoi aisitaa amu etii entoki nainyala.